Thitobu ikoragwo na ndambĩ na ndambĩ icio cituĩkaga cia kũgucia maguta kwa njĩra motho. Oho cigatuĩka cia gũtuĩka ũtheru wa maguta ũtuĩke wa kũnyiha ee kũnyiha mũno o kĩwango kĩa ĩgũrũ mũno.

Wa mbere nĩ kũhũthĩra kĩndũ ta wirubaru rĩrĩa ũratuĩka wa gũkua tĩĩri mũĩngĩ hĩndĩ ndũtũikaga wa kũnoga, wa kerĩ nĩ kũhũthĩra kĩndũ ta gĩciko gĩa tĩiri harĩa ũgĩikia tiiri nĩ gĩtũmaga ũndũ ũcio ũtũĩke wa kũhũtha, ũndũ ũngĩ nĩ kũnora kĩndũ ta banga na ũkĩhũthĩra banga mũũru nĩ ũnogaga mũno ũgĩtuira na ũngĩhũthira rũhĩu rũgĩ nĩ rũkoragwo rwĩ rwega mũno

Kĩndũ ta mabuku, tũramu, ngũo, kĩratũ, iburi, ngambuti ici indo ciothe nĩ ci gũtuika wa kũmũteithĩrĩrĩa gĩthomo-inĩ gĩake kĩa o mũthenya

Ciana ciĩna ũgitĩri wa wa kũigana nĩũndũ, borithi thikũ ici nĩcithiaga nĩcithiũrũrũkaga mũingĩ-inĩ, kuoguo ciana citingĩtuĩka a kũgia na mathĩna. Ona andũ agima no matuĩke akũgitĩra ciana, ona angĩkorwo kana ti gaku, wone gagĩka kaũndũ koru, nĩcituĩkaga cia kũrorũo cikĩrorũo nĩ andũ aya angĩ agima. Kuoguo.

Gũkorwo na ũrũmwe, mũgĩka maũndũ manyu , gũkorwo mũkĩheana gĩtĩo nĩgetha kila mũndũ agakorwo akĩigua nĩahetwo gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire.

Wambere nĩkũiga metha ĩrĩa ĩrĩtuĩkaga kũrutĩrwo gũthomerwo. Rĩngĩ nĩkũiga gĩtĩ kĩrĩa gĩikaragĩrwo nĩciana. ũcio ũngĩ nĩkũiga mabuku magwĩka, magũthoma makũmateithĩrĩria gũthoma na tũramu na ũtheri wa kũigana wakũmateithĩrĩrĩa kũhota gũgĩthoma.

Wa mbere kũmahe wĩra ũrĩa marĩtuĩkaga kũruta o mũthenya, kũmahe mahinda ma gũthoma ũgatuĩka wa kũmarora na ũngĩ kũhoria thitima nĩgetha matikahote kũhũthĩra TV

Wa mbere nĩ kũmonithia na kũmareka mamenye wega wa gĩthomo na gĩthomo gĩkĩ kĩrateithia na njĩra ĩrĩkũ, kũmonia kĩrateithia na njĩra ĩno kana ĩrĩa ĩngĩ

TV nĩĩhutagia maitho kwa njĩra ngũ nyingĩ, harĩa mũndũ harĩa mũndũ atuĩkaga wakũ, rĩrĩa mũndũ arerorera ũtheri ũcio wa TV, nĩũtuĩkaga wa gũthũkia andũ maitho nĩũndũ wa kwĩrorera kwa okwa kahinda kaingĩ kana karaya, hau ũkanjĩrĩria kũigua maitho maku nĩmaragũtura nĩũraigua nĩmaragũtura kana ũkaigua nĩmara kũgucagucia kaũndũ.

Mũndũ abatiĩ gũkoma kuma mathaa manana kana mathaa matandatũ kũringana na mũndũ kana na wĩra ũrĩa ũraruta na kũringana na ũrĩa wĩbangĩte wĩ mũndũ. No kũringana na ndagĩtarĩ mathaa marĩa mega mũndũ abatiĩ gũkoma nĩ mathaa matandatũ. Macio mũndũ nĩakoragwo ahurũkĩte wega.

Ũgwati wonekaga barabara , rĩrĩa ndereba mathiaga manyuĩte njohi, na rĩrĩa aratuĩka wa gũtwarithia, hakiri ciake itikoragwo barabara-inĩ, kana e-mwega. Hau nĩho ekoraga nĩ atũma kũgĩe na ũgwati wa barabara. Ona kana mũndũ agatũĩka wa kũhetũka barabara harĩa kũringana na watho wa kĩbarabara ũreganĩte na maũndũ ta macio, ũkarehe ũgwati mũnene mũno. Onanĩngĩ gũkorwo na andũ, matereba maingĩ matithomete mawatho ma bara, koguo arathiĩ oũguo atoĩ watho wa ũbarabara ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo.

Arata wĩra-inĩ nĩmakoragwo marĩ abata ĩndĩ nĩmatuĩkaga agũkũririkania magakũmenyera harĩa ũrĩ na rĩrĩa watuĩka wa kũrwara. Nĩmatuĩkaga akũnyitana na magatuĩka agũka gũkuona na hau hakonania ũrũmwe wĩra-inĩ, nogatuĩka wa gũkũria ũrata kwa njĩra ndaya.

Moritũ ũrereniĩ nĩmaingĩ ũguo kũrera ciana ĩndĩ andũ aingĩ a Kenya nĩmakoragwo matarĩ na mbeca ciagũtuĩka wagũtwara ciana, na kaingĩ nĩnginya ndwari, ndwari iria cikoragwo cinyingĩ mũno na cigatuĩka wagũtũma ciana ikue. Kaũndũ kangĩ nĩ wagi wa mbeca iria citũmaga da andũ matuĩke wa gũtwara dawa cia gĩthirikari cigatuĩka.

Gwĩka ũguo nĩ gũteithagia mũndũ atuĩke kũgĩa na mwĩrĩ mwega tondũ watuĩka kũrĩa matunda, na irio njega, mwĩrĩ waku nĩ ũtuĩkaga wa kũgĩa na hinya na mwĩrĩ waku ũgatuĩka wa gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrire kũringana na ũrigitani na mandagĩtarĩ ũrĩa matuĩkaga wa kuga.

Watho wa mbere, nĩ ndũgathiĩ ndũgatwarithie ngari wĩ mũrĩu tondũ ũngĩthiĩ ũtwarithie ngari wĩna maũrĩu, nĩ ũrehaga ũgwati barabara-inĩ. Ũndũ ũngĩ, nĩ gũthiĩ gũtwarithia ngari yaku wĩ gwoko-inĩ kwa ũrĩo. Wa kerĩ, wa gatatũ, o handũ hothe hena kĩonereria gĩothe gĩa barabara ta kwonania hena njĩra ya ngari ya ngari ya mwaki ĩrahĩtũkĩra, hena thibitarĩ hakuhĩ, hena taũnĩ, kana hena thukuru, ngari ciothe cibatiĩ gũthiĩ na thibindi ĩ thĩ mũno.

Wa mbere, nĩ wĩici wa mbeca cia mũingĩ. Harĩa mbeca cia mũingĩ ciratuĩka cia kũhũthĩka kwa njĩra irĩa citabatiĩ na mũingĩ ũgatuĩka wa wagwĩka, wagũtuĩka wa kũrakara. Wa kerĩ, nĩ kũhaicio kwa kwa magoti, harĩa magoti matuĩkĩte makũhaicio kwa njĩra ĩigũrũ mũno na andũ magatuĩka akũrakara, tondũ nĩmarahinyĩrĩrĩka nĩũndũ wa kwaga mbeca cia gũkĩruta. Wa gatatũ, nĩkũhaicio kwa kwa kwa maũndũ bũrũri-inĩ.

Wambere nĩgũkorwo na ũrũmwe na gũtuĩka wagwĩka maũndũ hatarĩ kũhithahitha kaũndũ ogothe tondũ ũngĩka kaũndũ hatarĩ kũhithĩrĩra, andũ nĩmatuĩkaga akũigua mena ũrũmwe na magatũĩka ũigua mena ngoro theru. Kwogwo gũtirĩ ona mũndũ ũmwe angĩtuĩkwa wa kũrakara kana gwĩka kaũndũ kangĩ kega kana koru mũno gwĩkĩrĩ.

Moimĩrĩra magĩthomo makoretwo na njĩra njega mũno bũrũri-inĩ ĩndĩ andũ aingĩ nĩmarakorwo mathomete na njĩra ĩigũrũ mũno nagũtuĩka wakuona makĩrĩa, mawĩra bũrũri-inĩ, harĩa mũndũ agatuĩka wakũ, nĩareĩkĩra kaũndũ hatarĩ gwĩtia mũndũ ũngĩ. Wakerĩ, nĩũratuĩka wagũtũma mbeca, thirikari ĩtuĩke yakwona mbeca kuma kwĩmagoti tondũ andũ nĩmararuta wĩra na magatuĩka akũrutithio magoti.

Gũthambia nguo na moko naa, nĩũkoragwo na thĩna mũingĩ, ĩndĩ tondũ mũndũ agĩthambia moko, na moko, nĩũnogaga mũno na kwĩna nguo na nĩũhũthagĩra mathaa maingĩ gũthambia nguo icio. No ĩndĩ macini ĩtuĩkaga ya gũthambia nguo kwa njĩra ĩ ya kwa kwa ihenya, na ĩkahũthĩra mahinda manini na ĩgatuĩka ya gũthambia wega.

gũthambia nguo na moko nĩgũtũmaga mũndũ atuĩke wa kũnoga mũno na gũkĩra gũthambia na macini tondũ macini nĩĩtuĩkaga ya gũthambia na ihenya. ĩndĩ nyingĩ gũthambia na moko nĩũhũthagĩra mahinda maingĩ no ũgĩthambia na macini ũhũthagĩra kahinda kanini ĩndĩ nyingĩ gũthambia na moko nĩũthagĩra wĩra mũingĩ na mĩnoga, nĩũrĩ mĩnoga mĩingĩ mũno, no gũthambia na macini, wĩra ũcio ndũkoragwo na mĩnoga mũno.

Moritũ nĩ maingĩ ĩndĩ ũngĩtuĩka ndũrĩ wa gũkorwo ndũrĩ na data cia gũtũma ũhote kũingĩra intaneti ndũngĩhota kũingĩra kuo ĩndĩ ningĩ nĩ ũkoragwo ĩĩ ũritũ mũno kuona kĩrĩa urenda gwetha intaneti tondũ nĩ maũndũ maingĩ mokaga nginya maũndũ mataragũteithia magatuĩka wagũka hau. ĩndĩ ningĩ mogwati maingĩ nĩ gũkoragwo video njũru thenema njũru ta nginya ta pornography cia kuonana kĩũmwĩrĩ cikoragwo ciĩ kũu no ũcio nĩ nocionwo nĩ mwana kwoguo no mogwati matarĩ mega.

Moritũ nĩmaingĩ ĩndĩ ta ũngĩkorwo ũtarĩ na ta kĩndũ gĩtagwo data dũngĩhota kũingĩra intaneti tondũ nĩcio cihũthĩka kũingĩra kuo. Wakerĩ nĩ ũthagĩra mahinda maingĩ gwĩka kaũndũ karĩa ũgũtuĩka wa gũgetha tondũ nĩ maũndũ maingĩ wa wa wetha mokaga kwoga nĩũhũthagĩra mahinga maingĩ gwetha kaũndũ karĩa ũkwendaga ga bata. Na ũngĩũria kĩũria ũru nĩũgũcokerio aja ĩrĩa ĩtarĩ njega ĩrĩa ũtekwendaga kana ĩrĩa yagĩrĩire. Wagatatũ nĩgũkorwo na thinema imwe citarĩ njega iria cikoragwo orokũu iria ciana cingĩtuĩka wagũciona tinjega tondũ nĩcitũmaga mĩtugo ya ũndũire ĩthiĩ na thĩ.

ũngĩkorwo na gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire, no ũhote kũhũthĩra intanenti kwa njĩra njega nerĩayagĩrĩire. Wakerĩ, nĩũkorwo na kĩndũ gĩtagwo nyagi, gĩa gũtũma maũndũ, maũhũhũ maingĩ matigatuĩke magũka wa, wetha kĩndũ kĩrĩa ũrenda. Na ũndũ ũcio ũngĩ nĩkũnyitanagĩra na andũ wega na.

He wiki mũciĩ wakwa nĩ ũtũikaga wa kũũtheria maita meri he wiki, wa mbere ni kĩumia kĩa gatano na ĩyo ĩngĩ nĩ Jumamothi tondũ Jumamothi kaingĩ mũndũ akoragwo atarĩ wĩra na Jumatano kaingĩ mũndũ nĩ atuĩkaga wa kũma wĩra tene ũgatuĩka wa gũthambia ngũo gũĩka ũtheru mũciĩ

Wambere, ũkui, mũingĩ kaingĩ iria ihũthĩkaga nĩta, gũkuo na ngari cia barabara, kana gũkuo na nduthi kaingĩ, no gũkuo na ngari cia mwaki.

Wambere ũkũria wa mĩtĩ nĩ ũteithagia tondũ, nĩ ũrehaga, nĩ ũtũmaga gũkagĩa na rĩera rĩega. Na tũgatuĩka a kũigua wega, na rĩrĩa twĩna mĩtĩ mĩega nĩ ũtũmaga nginya ũikari na mĩĩrĩ ĩtũ ndĩkahutanie na mĩrimũ ngũrani. Ũndũ ũcio ũngĩ mĩtĩ nĩ ĩtuĩkaga ya kũgucia mbũra, ĩrĩa ĩtuĩkaga ya kuura, na ĩgatũma ũrĩmi ũtuĩke wa gũthiĩ na njĩra njega.

Wambere nĩkwandĩka indo iria ciothe ũrenda kũgũra nĩgetha ũkĩndĩ na mbeca iria ciagĩrĩire kũgũra, nĩgetha watuĩka wagũthiĩ ndũgũtuĩka wagũthiĩ kũgũra kĩndũ kĩrĩa gĩtarĩ hau thĩiniĩ wakĩrĩa hau wandĩkĩte nyamũ iria ũrenda kũgũra. Kuogwo harĩ ũguo nĩũgũtuĩka akũhũthĩra mbeca kwa njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, gũtuĩka wa gũcithũkangia kwa njĩra ndaya.

Gũĩka maũndũ ma kũgegenyũra kana gũtũma mwĩrĩ ũtuĩke wa kũhorera wega na ũcio ũngĩ nĩ gũtuĩka wa gwĩka maũndũ marĩa ũrenda gwĩka ũkĩ ũ o mũthenya o mũthenya ta gũteng'era.

Nĩũtũmaga mũikare na gĩkeno na mũkorwo mũikarĩte na ũrũmwe, na harĩa bamĩrĩ ĩtuĩkaga gũkũra mwendanĩte na gũkagĩa na ũthii wa wana mbere bamĩrĩ-inĩ kwa njĩra ndaya. Tondũ rĩrĩa mwoka hamwe nĩmũtuĩkaga agũtuĩka agũĩciria maũndũ na ũrĩa mũngĩkũrania hamwe mwendaine.